Okere en yu rupeiwot nebo kondoitetab emet negonyitot Abraham Kindiki koboto newo en police neteleljin kobuloisiek tugul en emetab Kenya ororjin icheget rupeiwot akobo ole testogetai tesksoni koboisien musoknotetab kasari tesksoni koburen kobuloisiek cheyoe chikilisiet akokonu ripetab kaliet en bik chebo boror teksoni anyun kokikitech keboisien musoknotetab kasari akowendi kotoreti en chikilisiet ak ripsetab kaliet en emetab Kenya.

Boisioni kobo sirkali teleljin sirkali boisioni kobun ministrit nebo konyoiset oko konuu chepngondok kobaa chi agetugul nemioni nekikosirkee en boisioni yecham ketilen kila arawa chepkondok sikobit kinyaen, boisioni kotoreti kimugulmet amun olan kamian chi ako motindoo chepkondok chekiliponen komuche kotoretin boisioni okotoret kokwet en atkai tugul.

Olon boisie rogoet en ribetab kiakik koo olon marich ole kiogen kiakichoton olon mingin olekiyogen koret keboisien rogoet sikobit kotoret bik en ribetab kiakik koboto koraa olon kolkolen kiakik tos kowech tuguk alak chebo komonut koboto minutik koraa ko olon kinyoe kiakichoton koboisie rogoet simotwo olon kikochin kerichek koraa komiten kiakik chekolkolen ole yon kobur tugul en oldaenge kotos koumisanngee koboisie rogoet.